Ngũkorwo ndĩ mũrĩmi mũnene wa indo ta mbembe, mboco, ngano, waru ngatukania na nĩngũhota gũkorwo ndutĩte wĩra na kĩo kĩingĩ biũ nĩgetha hote gũkorwo kũgacĩrithia mũtũrĩre wakwa na hote gũkorwo ndĩ wa gũcerithania indo nyingĩ na kwendia indo mĩhĩrĩga mĩingĩ.

Nĩkũrĩma mĩgũnda mĩnene, ngahota kũrima mbembe, mboco na ngano, na ngahota kwendia magetha makwa kwa mbeca njega ũndũ itakũhota, itakũhatĩrĩrĩka ta mũrĩmi ona hanini, nĩgetha hote kwonjorithia indo nyingĩ iria ndĩrarĩma.

Mũtumia ũyũ arĩ na iraĩ ithatũ akwambĩte kũhũra nguo na kĩrĩa kĩa mbere, acoka akamũrĩra kĩraĩ gĩa kerĩ, na rĩu nĩ aroneka arakamũrĩra kĩraĩ gĩa gatatũ nĩgetha ahote kwanĩka nguo.